Nĩ nyendete maguta ma Rina, na maguta ma Rina kĩrĩa ndĩmendeire-rĩ, nĩ ũruru wamo harĩ irio. Ta rĩrĩa ndaruga tũnyeni twakwa, nĩwonaga ndekĩra tũguta tũnini na tũnyeni tũu twakwa tũgathakara na tũgakengakenga. Koguo no wĩcirie njĩkĩrĩte irio maguta maingĩ, no ndekira o tũguta tũnini na irio ciakwa ciacenji. Ninyendete ningĩ maguta ma Rina nĩamu, mũndũ ndabataraga atĩ amaige handũ nĩgetha matikome. Ona wamaiga handũ hahehu biũ, maguta macio matiũmaga. Nĩ maguta ma bata mũno. Rirĩa waruga shabashi namo, maguta macio maheaga shabashi yaku ũkengu ũngĩ mũthaka ona gũtirĩ maguta mangĩkĩra maguta ma Rina. Ninyendeta maguta ma Rina rĩrĩa ndĩraharĩria kabici, tondũ kabici nĩma nĩciendete tũmaguta wee. Rĩrĩa ndakaranga tũkabici twakwa na maguta ma Rina, ndiringithanagia rĩrĩa ndugĩte na maguta mangĩ. Tondũ rĩrĩa ndaruga na maguta mangĩ, nĩ wonaga nĩbataraga gwĩkĩra maguta maingĩ nĩ getha irio icio ciakwa icame. No ndaruga na Torina, kabici ĩyo ĩkoragwo ĩ thaka na ĩgacaina. Ni kabici ũngĩhota kũrĩa nayo ngima wega ũtekũringĩrĩrio.

Nyambaga ngacamũra iria rĩakwa, ndona nĩ rĩacamũka na hena handũ ngwĩrĩte maĩ makwa namo nĩmacamũku ngatukania. Ndatukania maĩ marĩa harĩ iria rĩrĩa rĩakwa mũigana ũrĩa ndĩrenda, ngacoka tondũ ndinyuaga macani rĩ, ngagĩkĩra gakoko gakwa na rĩngĩ ngekora ndaũruga ũguo na ndacoka watherũka rĩrĩa wahĩa rĩ, ngaũruta. Rĩrĩa ngwĩkĩra gĩkombe-inĩ, ngoya gacukari gakwa harĩa njigaga kamũkembe-inĩ ngekĩra iciko ta igĩrĩ, gacoka ngongerera ta rĩu angĩkorwo ni chocolate kana kamilo ũguo, nĩgetha cai wakwa ũkorwo na cama na ũkorwo ũrĩ cai mũthaka na mũkengũ o ta ũyũ wa mũndũ ũyũ. No kũrĩ andũ mahũthagĩra njĩra ingĩ, ũkona mũndũ nĩambire ekĩra maaĩ, ekĩra iria rĩake rĩatherũkanĩria hamwe na nĩ ekĩra macani na cukari hamwe, na cai wake wahĩa watuĩka o ta wakwa . Koguo andũ mahũthagira njĩra mwanyamwanya no niĩ hũthagĩra ĩyo.

Ndĩreĩra kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ aigaga tũindo twake burinji-inĩ nĩgetha tũtigathũke na kũoguo niĩ njugaga mũndũ ũyũ agũraga indo nyingĩ nĩamu ena burinji harĩa angĩiga indo ciake na citithũke nĩamu burinji nĩ ĩrĩ ũhehu ũrĩa ũteithgĩrĩria irio kana tũtunda twaku kana tũconda, tũindo twaku wee tũtigathũke nĩamu niĩ nĩndĩrona ndania ciake ciĩna riri biũ, no taniĩ rĩu rĩrĩa itekũiga burinji ndĩcigĩrĩre handũ, ĩhohaga na igacenjia rangi no ciake nĩtũrona cihana o ũrĩa mũndũ agũraga kana amunyaga gwake mũgũnda. Nĩtũrona ngina nyeni ciake hau burinji-nĩ nĩithakarĩte biũ na kũoguo niĩ ngonerera atĩ ũndũ ũyũ nĩ wabata kũwĩka nĩamu burinji ĩno ĩna ũteithio na nĩrahota gũteithia mũndũ ndakanange irio ciake na ũndũ ũrĩa ndĩreciria thaa ici nĩ atĩ ona niĩ no ndĩgũrĩre kaburinji gakwa nĩ getha hotage kũiga tũindo twakwa ndigage gũthũkangia tũindo, ta rĩmwe nyanya nĩwonaga nĩwagũra nyingĩ no tondũ ndũrĩ na kaburinji ũkona atĩ nĩ ciathũka na ti wega gũitanga irio.

Mĩthemba ĩrĩa nyendete ya indo ici nĩnyendete gatumeriki, nĩ nyendete curry powder, nĩ nyendete kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo cinamoni na nĩnyendete kĩndũ gĩtagwo black pepper. Ĩndo ici ndĩciendete tondũ rĩrĩ, rĩrĩa ndahũthĩra black pepper rĩngĩ he mũcere wakwa, mũcere wakwa ndũkuangaga, ũhĩga wega na mburaki pĩpa ĩno rĩrĩa nadmĩhũthĩra ta rĩngĩ nyanya-inĩ kana rĩrĩa ndĩrathondeka gathubu gakwa, ĩtigagĩrĩra nyanya icio nĩ ciakua wega na ciathondeka gathubu kega na korũrũ kau ka black pepper nĩ kangenagia tondũ nĩ kaheaga irio mũcamo mwega. Nayo tiumeriki yakwa rĩrĩa ndĩramĩhuthĩra, ĩndeithagia kuongerera cama irio-inĩ nĩamu dingĩhota kũrĩa irio citarĩ na tũindo ta tũtũ. Nayo cinamoni ona rĩmwe nĩndĩhũthagĩra ona itumbĩ-inĩ nĩgetha ĩhe mũcamo mũthaka rĩrĩra ndĩrarĩa itumbĩ rĩkwa. Nayo curry powder nĩndĩmĩhũthagĩra kaingĩ ta rĩngĩ nyama-inĩ nĩ getha ĩcenjie gathubu gakwa rangi na ĩhote kũhe nyama yakwa karangi gathaka na karagucĩrĩria mũndũ ũkona atĩ ona mũndũ ũrĩa waruga irio ici nĩekwĩharĩrĩirie na nĩ irio ciĩna cama mũno.

Njũkĩ nĩ irĩ bata mũno kũrĩ andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩamu arĩmi arĩa marĩmaga njũkĩ nĩũiguaga makĩgana wega wa njũkĩ ici na kũruta ũkĩ, ta rĩngĩ no ũkore mũrĩmi ena mĩetũ yake ta mĩrongo ĩrĩ no ũngĩ kana mĩrongo ĩna na mĩetũ ĩo njũkĩ iria ciĩ kũu nĩ njũkĩ cirahe mũrĩmi ũcio maciaro mega rĩrĩa ciathondeka ũkĩ. No mũrĩmi nĩ getha amenye njũkĩ ciake ciĩna umithio, nĩ abataire gũtungata njũkĩ ciake na njũkĩ nĩ irĩ bata tndũ rĩrĩa ciathondeka ũkĩ, ũkĩ ũyũ tarĩngĩ rĩrĩa mũrĩmi ũyũ rĩrĩa agetha kuma mĩetũ-inĩ yake ta mĩrongo ĩrĩ, ũkĩ ũyũ ndangĩũhũthĩra e wike mũciĩ gwake kũoguo nĩ athiaga agathondeka njĩra ciake ũrĩa ũkĩ ũyũ ũgũkinya athiĩ nginya enderie andũ na ũkĩ nĩ ũkoragwo wĩ wa bata taithuĩ rũrĩrĩ ruitũ twĩtĩkĩtie atĩ ũki nĩ ndawa ya nda na nĩũteithagĩrĩri mũndũ rĩrĩa arario nĩnda, na ũkĩ wĩ cama nĩtũũhũthagĩra nginya kũhaka mũgate, nĩtũhũthagĩra ũkĩ na njĩra nyingĩ mũno. Ningĩ ũkĩ nĩ ũthondekaga ngina njohi cia ũndũire, cia mũratina na indo ta icio. Ũkĩ nĩ ũrĩ bata na njũkĩ.

Rũĩ rwa Tana rumĩte irĩma-inĩ cia Nyandarua na rũĩ rũrũ rũteithagia marĩa mamathiũrũkĩirie na wa mbere rũĩ rũrũ nĩ rũtwĩkaga kĩhumo gĩa kũrĩa andũ marutaga maĩ ma kũnyua na nĩ rũteithagĩrĩria arĩmi arĩa marĩmaga hakuhĩ na rũĩ rũu na maĩ ma gũitĩrĩria mĩmera yao nĩamu ona kwara o matiagaga maĩ ma gũitĩrĩria mĩmera yao na mĩmera yao ndĩagaga kũgĩa riri nĩamu rũĩ rũu rũtihũaga nĩ rũĩ rũnene mũno. Ningĩ rũĩ rũrũ nĩ rũteithagĩrĩria arĩmĩ na kũhe ng'ombe ciao kana nyamũ ciao maĩ nĩamu rũĩ rũrũ, rĩrĩa mũrĩmi ararĩma hakuhĩ na rũĩ rũrũ, gũtirĩ hingo, ndarabatara kwenja nginya ndobiri atĩ nĩgetha one maĩ rĩrĩa kwara nĩamu ona kwara no arĩona maĩ ma rũĩ rũrũ nĩamu nĩ rũĩ rũnene. Ningĩ rũĩ rũrũ nĩ rũteithagia arĩa marigicĩirie rũĩ rũu tarĩngĩ gũthondeka thitima na thitima ici nĩcio citũteithagia nĩgetha kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ itũ kuona na nĩ rũĩ rwa kĩguni mũno. Ningĩ rũĩ rũrũ nĩ rũteithagia arĩa marigicĩirie na thamaki nĩamu nĩmategaga thamaki rũĩ-inĩ rũrũ na thamaki.

Taũni ĩrĩa ĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda, nĩ taũni igĩrĩ ciĩtagwo Mbucia na Maraba. Taũni ya mbucia nĩo ĩteithagĩrĩria atwarithia a marori marĩa mathiaga gũtwara mĩrigo Uganda na marĩa marehaga mĩrigo mwena wĩtũ wa Kenya. Nĩ mateithagĩrĩrio nĩ taũni ĩyo ya Mbucia, nĩ amu hau nĩho cihetũkagĩra. Ningĩ taũni ya Maraba nayo nĩ ĩteithagĩrĩria, nĩamu nĩo ĩhotete kũnyitithania taũni ya Maraba ya Uganda na taũni ya Maraba ya Kenya na nĩ citeithagĩrĩria mũno ũcenjania wa mĩrigo ta rĩngĩ Kenya makagũra ta rĩngĩ itũngũrũ cia Uganda, nao Uganda makagũra mananathi maitũ, ũguo nĩguo taũni ici igĩrĩ citũteithagia, ta rĩngĩ, ta rĩngĩ mũrĩmi nĩatwara mĩrigo yake mwena wa Uganda, nao arĩmi a Uganda magatũrehera mĩrigo yao mwena witũ wa Kenya. Koguo taũni ici igĩrĩ, nĩ cirĩ bata na nĩciteithagĩrĩria thĩ ici igĩrĩ kũruta mawĩra hamwe.

Kũndũ kũrĩa kũgucagĩrĩria agendi aingĩ bũrũri witũ, kũndũ kwa mbere kũrĩa njũĩ nĩ mwena wa Mombatha. Nĩ amu kũu nĩ kũndũ kwĩ hakuhĩ na iria, na kũndũ kũu kwĩ hakuhĩ na iria nĩgũkoragwo na karĩera kega na gatheru, na andũ nĩmahotaga gũthiĩ kũhoreria meciria mao kũu na gwĩkenia. Nĩ amu andũ aingĩ nĩmendete gũthiĩ gũtubĩra iri-inĩ, na kũhoreria meciria kũndũ gũtarĩ na inegene. Arabu mĩikarĩre ya andũ a nakũu mwena ũcio wa Mombatha nĩ ĩgucagĩrĩria andũ nĩ amu ona indo imwe ta makokonati ciumaga na kũu. Na andũ nĩmakenagĩraga mũno ũhoreru wa kũndũ kũu hakuhĩ na iria. Kũndũ kũngĩ njũĩ kũgucagĩrĩria agendi nĩ mwena wa Naivasha. Naivasha nakuo kũgucagĩrĩria agendi aingĩ nĩ amu, iria-inĩ rĩa Naivasha nĩ gũkoragwo na nyoni nyingĩ na thaka iria ciĩtagwo buramingo. Na nyoni ici nĩ ciheaga iria rĩu ũthaka ũrĩa ũtũmaga agendi makenenerere gũthiĩ gũcera kũu. Ningĩ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Hells Gate nĩ kũndũ kũgucagĩrĩria andũ nĩ amu kũndũ kũu mũndũ nĩagĩaga kahinya, kahinda ga gwĩkenia, gũtwarithia mĩithikiri, kuona nyamũ, kũhoreria meciria.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, wambere nĩ nyonaga, nĩndĩrona ũyũ nĩ mũcege, na mũcege kũrĩ kũrĩ ithuĩ andũ a rwitũ nĩtũhũthagĩra mũcege ũyũ gũtua wĩ ta nyeni, nĩamu mũcege wĩ mwĩthĩ ũtanakũrĩrĩra wambie kuma irongoro na wanjie gũthira mahuti, mũcege nĩũkoragwo na nyeni thaka mũno. Na, ningĩ nĩtũhũthagĩra mũcege kana mĩcege ta irio cia thungura nĩamu thungura nĩciendete mĩcege mũno. Na ningĩ kĩndũ kĩngĩ gĩũkaga mũndũ hakiri-inĩ ciakwa ndona ũndũ ũyũ, nĩnyonaga nĩatĩ hakuhĩ na mĩcege mũndũ ndatindaga akĩhĩtũkĩra angĩkorwo nĩarahota nĩarenda gwĩthema na kũnyitĩrĩrwo nĩ mĩcege ĩyo nĩamu, yo yenyitĩrĩra nguo-inĩ ciaku no nginya harĩa ũgũthiĩ ũrĩmĩrekia ũkĩmĩruta nguo-inĩ yaku naho ĩtige yamera handũ hau. Ũguo niĩ nĩnyonaga, nĩgetha gwĩthema na gĩko ta kĩa mĩcege, wamĩona wee ehera tu. Tiga gũtinda ũgĩkururania na tũmĩthece tũu twayo nĩamu ũgũtinda ũkĩruta wĩra mũingĩ mũno, na nguo yaku ona no ĩthũke nĩũndũ wa mĩcege.

Ũndũ ũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩrona atĩrĩrĩ kana gaka nĩ karwaru na kana gaka karwarĩte mũrimũ wa kũimba nda. Tarĩngĩ mũndũ no auge nĩ mũrimũ ũria wĩtagwo wa kwaga irio kana wa kwaciakoo, na ningĩ no uge ningĩ angĩkorwo wĩ mũthomu hanini, niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩrĩrĩ, mwana ũyũ no okorwo nĩ maĩ maihũire nda kana akorwo ndararĩa irio iria ciagĩrĩire nĩgetha ahote gũkorwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa mwana ũyũ nĩ abatiĩ gũthiĩ thibitarĩ arorwo thĩna wake wĩha nĩamu mathĩna nĩ maingĩ mũno na ndũngĩhota gũtua itua na kũrora tu na uge, ũyũ nĩirio atarĩa njega, ũyũ nĩ maĩ menda, ũyũ nĩkĩndũ kĩna, kana nĩ kũimba kana nĩ kũrogwo, kũoguo niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ mwana ũyũ amũkĩre motungata ma naihenya nĩ getha ahote kũhona kana gũtungatĩrwo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata tondũ rĩrĩ, rĩrĩa wahota gũcokanĩrĩria mahuti maku handũ hamwe, gwaku gũtihanaga gĩko na nĩũhotaga kũiga marĩa matũrigicirie na kũmagitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũitangi wa gĩko o handũ hothe. Rĩrĩa mũndũ oa marigũ make kana indo ciake cia kũruga na agekĩra handũ ha gũtera gĩko, mũndũ ũcio nĩ aronania atĩ nĩ mũndũ mũtheru na ũndũ ũyũ nĩ ũrigagĩrĩria ngina ndomba, tũgunyũ kana maũndũ mangĩ marĩa maumanaga na gĩko. Ta rĩngĩ mũndũ angĩnyaganyagia gĩko gĩake nginya riko kana nyũmba, mũndũ ũcio nĩonekanaga ndarĩ na kĩharĩro na kũoguo rĩrĩa mũndũ areka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩire, nĩũmũgitagĩra kumana na mĩrimũ mwanya mwanya na ũkahota kũgitĩra ngina marĩa matũrigicĩirie na ũndũ ũyũ kũwĩka rĩrĩa wate gĩko gĩaku nĩũhotaga kũgucĩrĩria mũndũ nĩamu nĩarona wee wĩ mũndũ wĩna mĩbango na mũndũ wĩigaga na ũtheru na ningĩ mũndũ ona ndangĩigua ũru rĩrĩa ũcereirwo na akona wee nĩũrĩ harĩa ũitaga gĩko gĩaku na kũoguo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩcemania na mĩrimũ ta ya korera ya kũharwo.

Nĩgetha ũhote gũceha macani, macani wambaga ũkamenya atĩrĩrĩ, macani makwa ndĩramaceha nĩkĩ? Ndiramaceha nĩgetha matige gũkũrĩrĩra na manjie gũkũra werũ. Koguo nĩgetha ũhote kũmenya gũceha macani maya-rĩ, ũbataire ũgakora na banga waku mũnore wega, ũkanorwo banga ũkanorwo wega ũkohiga atĩ ona wagũtha icani rĩu nĩamu, icani nĩ rĩũmũ mũtĩ wa icani nĩ mũmũ. Ũguo banga ũcio wakũ o rĩrĩa waceha, wona banga waku ta watuha ũkanora. Na nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ nĩũbataire ũgekĩra kĩndũ gĩtagwo grove angĩkorwo nĩũrahihinywo kana ũkoya gĩtambaya ũgathiũrũrũkĩria harĩa ũranyita banga waku. Wakerĩ ũkorwo na kobo nĩ amũ rĩrĩa ũtarĩ na kobo ona macani macio ũraceha mĩtĩ ĩyo no ĩgũthece. Ningĩ wa gatatũ ũmenye atĩrĩrĩ, haha nĩ banga na guoko gwaku ũrahũthĩra. Koguo wĩtheme gwĩtihia kana gũtinangia guoko. Ukanyita ũkanjia na raini ya gĩcani. Wathiĩ na gĩtina kĩmwe ũgaceha gĩtina kĩmwe nigetha gĩkuonie ũtheru wa itina icio ingĩ cia macani nĩgetha ũhote gũceha ũtegwitinangia.

Niĩ no harĩrie thambutha ĩno ya ndengũ, wambaga ũkoya kamũtu gaku, ũgakanda mũtu, hĩndĩ ĩo rĩrĩa ũrakanda mũtu ũyũ-rĩ, ndengũ ciaku nĩ ũthurĩte na ũgaciharĩria handũ nĩirahĩa kana nĩ hĩu na nĩhoru ũgaciga handũ. Rĩrĩa wakanda mũtu waku na waingĩrana -rĩ , ũkagaragaria wega tarĩ cabaci no mũtu waku, ndũkarũme kĩmũtu kĩnene rĩrĩa ũragaragaria. Ũgaragarie mũtu waku ngina ũhũthe biũ, wahũtha no woe kahiũ gaku ũtinangie cĩpu ĩno ya triango. Wahota gũtinangia ũguo, ũkũnje gathambutha gaku mwena ũmwe ũcoke na mwena ũyũ ũngĩ ũnyitithanie na mũtu. Wanyitithania na mũtu, woe ndengũ ciaku wĩkĩre hau ũcoke ũtume thambutha yaku na kamũtu kangĩ ũkũringĩtie handũ kambakũri-nĩ nĩgetha ũhote kũmĩtuma ndĩgathiĩ ĩhingũkĩte. Warĩkia gũtuma gathambutha gaku, maguta-inĩ maku marĩa maratherũka, woe thambutha ciaku ũikie hau, ciahĩa mwena ũmwe ũgarũre mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha thambutha yaku ndĩgacure. Yarĩkia kũhĩa no ũrute wĩkĩre harĩa wĩkĩraga kana kambĩcĩni-inĩ.

Nĩnyendete mahũa ma rũci na mahũa ma rũci kĩrĩa ndĩmendeire nĩ marĩ mũnungo mwega na harĩ niĩ rĩrĩa ndĩna ihũa rĩa rũci kana rĩrĩa mũndũ ahee ihũa ríĩ rũci, ona akorwo nĩ rĩa mũthemba ũrĩkũ rĩa kara, rangi ũrĩkũ, ona akorwo nĩ rangi wa rendi, mũtune kana rangi ũngĩ, nĩnyendete mahũa macio, nĩmonanagia, harĩ niĩ nĩmonanagia atĩ nĩ kĩndũ kĩa goro na nĩ mũndũ wahe gĩtĩo mũno rĩrĩa arahe ihũa rĩa rũci rĩrĩa itangĩheo nĩamũ mahũa macio nĩmarĩ ũthaka wamo na nĩmagucagĩrĩria mũno na ihũa rĩa rũci rĩtihohaga na ihenya nĩamu rĩrĩa watinĩrio kana mwendia akwenderia ihũa rĩa rũci, ihũa rĩu rĩbataraga ũkarĩkĩra maĩ-inĩ níĩmu ihũa rĩu no rĩnine ngina wiki ng'ima rĩtarĩ rĩrahoha kana rĩgathira rĩothe nĩamu rĩrĩa rĩ mai-inĩ, rĩrutaga o tũmahũa tũríĩ twahoha, rĩgathiĩ na mbere kũgĩa na riri. Nĩ ihũa nyendete tondũ nĩ rĩikaraga gwa kahinda kanene rĩtarĩ rĩroma kana rĩracenjia riri wario na ihũa ithaka mũno na nĩrĩngenagia tondũ nĩ rĩa goro.

Ũyũ nĩ mũrĩmi, mbembe ciake nĩ ciarĩkia gũkunũka na kũoguo, mbembe yake ĩtarĩkĩtie gũkunũka nĩtũrona ena tĩri, na tĩri ũyũ nĩ arahũthĩra kũhitha mbembe yake ĩrĩa yakunũka no ndĩrĩkĩtie kuma yothe, nĩamu nĩ tũrona mbembe hau ũguo, na kũoguo rĩrĩa wa cihitha natĩrĩ ũyũ mũnoru, ũkagucĩrĩria mbembe ĩo kũnora na kũgĩa na ũthakaru wayo na nĩ ĩkumera na ĩkũre ĩna riri nĩamu nĩ tũrona ngina tĩri ũyũ enaguo, tĩri ũyũ nĩ ũhana nĩ mũnoru na kũoguo tũngiuga atĩrĩrĩ, handũ haha tĩrĩ ũrĩa arahũthĩra nĩ tĩrĩ wĩna thumu kana tĩri ũrĩa wa handũ hanoru na kũoguo ũkahotithia mbembe ici ciake gũkũra wega ciĩna riri nĩamu nĩtũrona nĩaracithikĩrĩara, tarĩngĩ ici ciĩ haha mwena-inĩ, no akorwo nĩ kũhanda arahanda-ĩ kana cikorwo nĩ icio ciĩ hau igũrũ citakunĩkĩkĩte biũ, kũoguo akahũthĩra tĩri nĩgetha gũthikĩrĩra mbembe ciake citikae kũrĩo nĩ nyoni na ciae kũhinyara kana ciae gũgakũra cirege gũkũra.

Irio ta ici rĩrĩa ndĩracirĩa, nĩ njoyaga kamũcere gakwa mwena-inĩ ngarĩanĩria na tũirio ta tũtũ nĩ amu twĩna riri, nĩ ndĩrona nĩ nyama ĩrugĩtwo na ĩkaharĩrio wega. Rĩngĩ no njoe mũcere, rĩngĩ no njoe ngima ndĩanĩrie nĩamu gakima gaku na tũnyeni mwena-inĩ, irio ici nĩ cirĩ na cama mũno na ciĩna riri wacio. Ningĩ irio ici nĩ ndĩcirĩaga ta rĩngĩ na kamũkimo kana ngaciarĩa o ũguo cirĩ rĩrĩa ndĩrenda, itarenda yani kũrĩa kĩndũ kĩngĩ, ngaigua atĩ ndĩrenda kũrĩa o ũguo cirĩ nĩamu nĩcirangucĩrĩria na nĩ thaka. Ningĩ nĩhũthagĩra nyama yakwa kũrĩa ngina cabaci nĩ amu gatoweroka nyama na cabaci nĩ kĩndũ kĩega na kĩgagĩra mũndũ na mũndũ aiguaga akenete rĩrĩa ararĩa tũirio ta ici, ta tũtũ. Rĩngĩ nĩ ndĩaga irio ta ici na tũcibuthi nĩamu rĩrĩa ndagũra tũcibuthi twakwa ndekĩra haha mwena-inĩ wa tũnyama twakwa nĩnjiguaga nĩ ndarĩa nja wa mũciĩ na nĩndakenerera mũtũrĩre wakwa.

Aya nĩ arugi njorua na arugi mathomeire koguo nĩ tũrona nĩ ta mũrugi ũmwe ũraruta arĩa angĩ ũrĩa irio ciharagĩrio. Nĩtũrona hau ũguo ena tũndania twake na tũirio tũngĩ na kũoguo no tuge ũyũ nĩ mũrutani wao na aya nĩa arutwo ake nĩamu nĩtũrona nake e wike araruta wĩra kana nĩwe ũraharĩria icio. Kũoguo niĩ ingiuga atĩrĩ, aya nĩ arutwo marabundithio kana mararutwo ũrĩa mũndũ abataire kũharĩria irio ta ici na tuge arutwo aya mathomeire kothi ĩno ya kũruga na kũoguo mũriti wao nĩ aronaka, mũrutani wao nĩaronekana nĩ akenete nĩamu nao nĩtũrona nĩ makenete kuuga atĩrĩ, mũrutani wao ndaramagũthũkĩra nĩamu aramonia na wendo na nĩtũrona angĩkorwo ti wendo matingĩratheka nake nake na kũoguo ciana ici nĩ cikũhota kũnyita kĩrĩa cirabundithio kana kĩrĩa cirarutwo nĩ mwarimũ wao na nĩ cikũnyita na cihote kũharĩria irio ciao njega o ta ici mwarimũ wao aramaruta.

Kũndũ kũmwe kũrĩa mũndũ mwena wa Rift Valley wa mbere nĩ kũrĩ na kũndũ gwĩtagwo Hells gate na kũu nĩ kũndũ mũndũ athiyaga agekenia nĩamu nĩ kũrĩ na kũndũ mũndũ ona angĩĩgua nĩ arenda gũtwarithia mũithikiri nĩ marenda gũthaka mathako marĩa ma tene ma ciana, nĩ kũrĩ na kanya kau. Ningĩ nĩ kũrĩ na kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Tsavo na kũndũ kũu rĩ nĩ kuo mũndũ athiyaga akahota kuona nyamũ cia gĩthaka tarĩngĩ Njogu, mĩrũthi, hiti, ĩndo ta icio. Ningĩ nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo olonjogi, olonjogi nakuo nĩkuo kũrĩa kũigagwo nyamũ ĩria cithiĩte kũninĩka, tarĩngĩ no ũthĩ ũkore rhino kũu, no ũkore mũrũthi, nyamũ ĩria cithiĩte gũthira thĩ nĩcio cikaraga kũndũ ta kũu. Nĩ kũrĩ ningĩ rũĩ rwĩtagwo Baringo kana Bogoria kũu nakuo nĩ kũrĩa kũmaga tũmaĩ tũhĩũ tũhana ta mĩnyĩrĩrĩ ĩkauma ĩriya-inĩ ĩgaikio igũrũ ta mĩnyĩrĩrĩ no nĩ mahiũ. Nĩ kũndũ twetĩkagia atĩ no ũthĩ na itumbĩ rĩaku na rĩtherũkĩre maĩ-inĩ macio, no nĩ wĩtĩkio andũ metĩkĩtie, no nĩ kũgucagĩrĩria andũ kaingĩ mũno.

Ndũrĩrĩ iria cikaraga mwena wa Rift Valley, rũrĩrĩ rwa mbere nĩkũrĩ rũrĩrĩ rwĩtagwo rwa Turukana, na rũrĩrĩ rũrũ rũĩkaine na mĩtugo yao ya kũrĩithia ng'ombe kana mahiũ mao magĩthamathamaga. Kũrĩ rũrĩrĩ rũngĩ rwitagwo Maathai na Thamburu. Aya andũ atatu, Thamburu, Maathai na andũ a Turukana, makoragwo mena ũndũire ũhanaine nĩ amu o marĩithagia mahiũ mao. Marĩkia haha, magaka kanyũmba, nyeki yathira, magathama magathiĩ kũndũ kũngĩ kũrĩithagia kũu. Ningĩ nĩkũrĩ na, kũrĩ na angĩ ndũrĩrĩ ingĩ cikaraga kũu, kũrĩ na rũrĩrĩ rwa kalenjini. Nao kalenjini moĩkaine na ũhoti wao wa gũteng'era. Nĩo moĩkaine nĩo marutaga njorũa kana njamba ĩrĩa iteng'eraga mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nao nĩkũrĩ njaruũ, nao njaruũ maikaraga hakuhĩ mwena-inĩ wa iria, na rĩrĩa maraikara iria-inĩ o moĩkaine na wega wao kana ũrĩmi wao, kana ũtegi wa thamaki nĩ amu nĩo marigicĩirio nĩ iria. Nĩkũrĩ nginya ndũrĩrĩ ingĩ iria cikaraga kũu, nĩkũrĩ Gĩkũyũ, Gĩthii, na nĩkũrĩ nginya a Luhya. Othe nĩma...

Ũthiaga ũkagũra iriia rĩaku angĩkorwo ndũrĩmaga ng'ombe na angĩkorwo nĩ ũrĩmaga ng'ombe, ũgathiĩ ũgathambia njagi yaku wega harĩa ũkamagĩra , ũgathiĩ ũgathambia nyondo cia ng'ombe waingĩra njoku, ũkamĩkama, na warĩkia kũmĩkama iriia rĩaku rĩitheru ũgoka narĩo ũkahagĩra thaburia yaku riko mwakinĩ ũgacoka ũkaigĩrĩra iriia rĩu rĩaku. Iriia rĩu rĩaku ũkareka rĩtherũke rĩgĩe na , ngĩna rĩgĩe na mũhũyũ o ta ũyũ wa mũndũ ũyũ. Kana tarĩngĩ angĩkorwo nĩ kũgũra ũgũraga iriia rĩaku, ũgathiĩ ũkagũra iriia rĩaku ugoka ũkarĩcamũra na ũkareka rĩtherũke kinya rĩkinye haha nĩamu rĩrĩa watherũkia iriia rĩaku rĩakinya handũ nĩ rĩatherũka hakuhĩ rĩthiĩ gũitĩka, arĩmi aingĩ kana andũ aingĩ nĩ tũkoragwo na wĩtĩkio wa atĩ iriia rĩu nĩwahota kũnina mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkuwĩtwo nĩ iriia rĩu kumana na kwĩ ng'ombe ĩyo angĩkorwo ta rĩngĩ ng'ombe ĩo nĩrĩ na ndangũrũ, kana ĩna njoka na mĩrimũ ĩngĩ ndũngĩhota kũgwatwo nĩ mĩrimũ ta ĩyo nĩamu iriia rĩaku nĩwacamũra.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, niĩ nĩnyambaga ngeciria, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ akĩte kĩaga kana handũ angĩrĩithĩria indo ciake, ta rĩngĩ angĩkorwo nĩ mũrĩmi wa ngũkũ nĩ tũrona agaya nĩtie wega na kũoguo na ngũkũ ciake no cikare hau. Na angĩkorwo nĩ mũrĩithia wa mbũkũ, hau o naho mbũkũ no cikare nĩ amu nĩ handũ hagite na haikarĩte wega. Ningĩ no njuge ingĩkorwo, no njuge atĩrĩrĩ nĩ arutwo marahetwo wĩra ũyũ nĩ mwarimũ wao nĩamu nĩtũrona ũyũ nĩ anyitĩte karatathi, wĩra wa gwaka kĩndũ ta kĩaga na kũoguo mwarimũ oka kũrora ĩ hihi kĩga gĩkĩ-rĩ kĩhana atĩa, nĩ kĩaga kĩega kĩrĩithĩrio ũndũ, kĩngĩrĩithĩrio ngũkũ, na kũoguo akamba kũmũhe makici iria mũndũ ũcio aranyita nĩamu nĩtũrona mũndũ ũyũ no ahetũke nĩamu kaga gaka gake nĩ kega na nĩ gathaka na nĩkaragucĩrĩria.

Ũndũ wa bata ndĩrona haha, wambere nĩ ndĩrona itumbĩ, na itumbĩ rĩrĩ rĩrugĩtwo na mũtukanio wa hihi gĩtũngũrũ kana rĩtukanĩtio na ndania. Na itumbĩ rĩrĩ nĩ rĩthaka, nĩ amu itumbĩ nĩrĩongagĩrĩra mũndũ ũhoti wa gũteithĩrĩria mwĩrĩ nĩguo ũkũre. Na harĩ itumbĩ hena kamũgate , kamũgate nako nĩ gateithagĩrĩria mũndũ na kũmũhe hinya. Na mũgate rĩrĩa ũrarĩanĩrio na itumbĩ nĩ urĩ cama koguo nĩ kĩndũ kĩega gĩa kũrĩo rũcinĩ. Nĩtũrona iciko, iciko ici nĩcio arahũthĩra gũtinagia itumbĩ riake nigetha ahote kũrĩanĩria na mũgate wake, no gĩciko kĩu kĩngĩ, nĩ gĩa gũĩkĩra cukari. nĩtũrona haha hena thabibũ, thabibũ nacio citaithagĩrĩria mwĩrĩ, nĩ amu rĩrĩa warĩa thabibũ nicitaithagĩrĩria kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga kuma mĩĩri-inĩ itu. Ningĩ nĩtũrona hau hena cai, na cai naguo, nĩguo tũrona niararĩanĩrĩa naguo tũmũgate gake na itumbĩ na cai nĩ mwega na nĩũnyuĩkaga wega ruciini na tũirio ta tũtũ. ningĩ nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩendete ũthaka wa harĩa ararĩra nĩtũrona gatarũrũ gake, nĩ gathaka na nĩgabange na ningĩ kena tũmahũa twa gũthakaria mũno kĩrĩa..

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, ĩno nĩ bamĩrĩ kana nĩ andũ a bamĩrĩ maugĩte macemanie, nĩgetha mahote kũmenyana kana kũrianira hamwe nĩ amu tũrona, nĩ tũrona othe makenete nĩtũrona haha hena mũtũmia mũkũrũ ena mũirĩtu tarĩngĩ akorũo nĩ wake, na ariũ ake atatũ na kana ka mũtumia ũcio. Koguo niĩ ingiuga atĩ, ĩno nĩ bamĩrĩ ĩtanĩte nĩgetha marĩanire na manyuanĩre, na makenanĩre hamwe, nĩ amu ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno mũturĩre-inĩ nĩ amu, hĩndĩ ciothe bamĩrĩ nĩo ĩbataire gũtongoria, harĩ maũndũ maya mangĩ mothe nĩ amu tũrona, oothe makenaniire maikarĩte handũ hamwe nyũmba thĩinĩ na kuga atĩrĩrĩ, nokorwo ũyũ mũtũmia mũkũrũ nĩwe maitũ wao kana mami wao, na koguo nĩmaraigua maiganĩire nĩ amu tũrona othe nĩmaratheka, na mena gĩkeno gũikara hamwe na aciari ao na andũ ao.